Kũringana na ũndũire na mĩikarĩre ya njaruo mawĩra nĩ makoragwo magayanĩtio. Kwĩna mawĩra arĩa makoragwo me ma athuri na mangĩ nĩ ma atumia. Athuri makoragwo mehokeĩrwo gũtega thamaki, kũrĩithia na gũaka, atumia nao makoragwo mehokeirwo mawĩra ma mũcĩĩ ta kũrĩma na kũmenyerera mũcĩe, rũrĩrĩ-inĩ rũrũ mũtumia kũruta mawĩra marĩa mehokeirwo mũthuri nĩ mũgiro, ũndũ wonekaga ta mũtumia aragĩra muthuri gĩtĩyo. Nĩ makoragwo makomithĩtie ũndũ ũyũ nĩgũkorwo mũthuri nĩwe mũtongoria wa mũcĩe. Ũndũ ũyũ ũhetũkitĩo kuma njiarwa nginya njiarwa to ũguo wiki gĩtumi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga mũtumia wa rũrĩrĩ rwa njarũo ndagatege thamaki nĩgũkorwo ũndũ ũcio nĩ ũrehaga mũnyaka mũru , metĩkĩtie njũĩ nĩ ikoragwo na ngai cia cio na kwĩrĩkanaga ngai icio nĩcirakaragio nĩ atumia mũno mũno rĩrĩa mũtumia e kahinda-inĩ gake ka mweri, onekanaga atarĩ mũtheru kwa ũguo ndangĩkuhĩrĩria njũĩ. Ũndũ ũngĩ ũtũmaga mũtumia wa rũrĩrĩ rwa njarũo ndagatege thamaki nĩ maũgwati marĩa makoragwo mahutanĩtie na ũtegi rĩmwe njũĩ nĩcikoragwo na makũmbĩ na mũtumia ahota gũkũĩra iria-inĩ kwa ũguo nĩmagiragio gũtega thamaki nĩgũo gwĩthemana na maũgwati macio.

Mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ, William Ruto na Rigathĩ Gachagua nĩmaingĩrire wathani-inĩ, Rigathĩ Gachagua arĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto, kũrĩ mwaka wa ngiri na mĩrongo ĩrĩ na inya, Rigathĩ nĩ atigithirio wĩra, kuumania na hau, Rigathĩ nĩ atuire itua, nĩ athondekire kĩama gĩake gĩa kũng'ethanĩra na kĩama gĩa bũrũri, ota ũrĩa tũĩ, mũng'ethanĩro nĩ wa bata nĩgũkorwo nĩ ũteithagia thirikari ĩrĩa ĩ wathaniinĩ, ĩikare ĩhũgĩte, mũng'ethanĩro nĩ ũmũrĩkaga maũndũ marĩa thirikari ĩrĩa ĩ wathathi-inĩ ĩreka ũru, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia kũrũnga ciĩko cia thirikari, akenya aingĩ nĩ maraigwa mahinyĩrĩirio nĩ wathani wa Ruto, na koguo nĩ mehokete Rigathĩ Gachagua kũmatetera. Rĩgathĩ ndahũahũĩte wĩra-inĩ wake, nĩ ekĩrĩte kĩo kĩingĩ gũtigĩrĩra thirikari nĩ yatungatĩra mũingĩ, ona kũrĩ ũguo Rigathĩ Gachagua rĩmwe nĩ arekora agĩikanĩria mĩario na thirikari no, nĩ tũrehoka bũrũri nĩ ũkũgĩa thayũ.

Kenya nĩ ĩmwe ya mabũrũri marĩa marakũra. Bũrũri wa Kenya nĩ ũhotete gũkũrio nĩ ũgendi, agendi arĩa magucagĩrĩrio nĩ ndũrĩrĩ cia kenya ũndũire na mĩikarĩre yao, nyanjara cia nyamũ na gĩcũa-inĩ, nĩ mateithĩtie hanene harĩ kuongerera ũtonga wa bũrũri. Ahũri biacara makĩnyitanĩra na thirikari nĩmoyete mweke ũcio gũĩkũrĩa, nĩmakĩte mĩkawa mĩnene ĩrĩa agendi mangĩikara rĩrĩa me icera-inĩ rĩao. Kwĩna mũkawa mũnene mũno ũrĩa ũrahingũrirwo o rĩu ica ikuhĩ ũretwo Novotel, mũkawa ũyũ nĩ wakĩtwo handũ hega, nĩ gũkorwo wĩ ndagĩka mĩrongó ĩrĩ tu kuma kĩwanja-inĩ kíĩ ndege kĩa Jomo Kenyatta, mũkawa ũyũ nĩ mũnene nĩ gũkorwo no ũkomborwo nĩ and makĩria ma magana matatũ. mũkawa ũyũ ndũrongoreirie agendi tu, wĩna gĩcunjĩ kĩa nyũmba ĩrĩa ĩngĩtũmĩrwo ta nyũmba ya mĩcemanio, rĩrĩa andũ magomanĩte hamwe no mone handũ ha gũĩkĩra mĩcemanio yao. Mikawa ta ĩno nĩ ĩteithĩtie mũcIĩ mũnene wa Kenya, Nairobi ũhote gũkũra makĩria.

Ngano nĩ ĩkũraga wega gĩcigo-inĩ kĩa Rift Valley, arĩmi aingĩ nĩ makoragwo mahĩbĩrie ũrĩmi wa ngano, ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte gũkorwo na indo nyingĩ iria cithondeketwo na ngano, mathomo-inĩ ma mĩrĩre, ngano nĩ ĩkoragwo ĩna ũteitnhio mwĩrĩ-inĩ, ngano nĩmwe yario iria cithondekaga mwĩrĩ, ona kũrĩ ũguo, mũndũ angĩtũmĩra ngano mũno, mwĩrĩ nĩũneneha nagĩkĩro kĩa gũrũ, mwĩrĩ nĩ ũgĩaga na maguta maingĩ, nogakora mũndũ nĩ araremwo nĩ maũndũ mamwe ta gũtengera, niĩ ndĩmũira, kwĩna hĩndĩ ĩmwe mwĩrĩ wakwa wanenehete mũno, ũndũ ũyũ nĩ wangiyaga mũno na ngĩthiĩ thibitarĩ, ndagĩtarĩ anjĩrire thĩna ũmanĩte na mĩrĩre yakwa, ajĩrire nyihanyihie kũrĩa indo iria cithondeketwo na ngano, indo icio nĩta cabaci, mandathi, mĩgate, na keki, nĩ ndabuatire mataro make, na mwĩrĩ wake ũgĩcoka ũrĩa ndendaga, kwa njĩra nguhĩ ngano nĩkoragwo notethio mwĩrĩ-inĩ, no nĩ tũbataire tũrore gĩkĩro kĩrĩa tũra tũramĩria, nĩguo tũhote kwĩga mĩrĩ itũ ĩnogima mwega.

Mahinda marathiĩ magarũrũkĩte, mũtambo wa M-Pesa nĩ ũrathiĩ ũgĩcenjagia na ũgakorwo mwega makĩria. Nĩ ũrathiĩ ũhũthĩtie maũndũ na njĩra nene. Mũtambo wa M-Pesa wathondekirwo nĩ mwanake ũmwe ũrĩa wathomeire maũndũ ma technology. Acokire akĩwendia kũrĩ kambuni ya Safaricom ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kwagĩrithia. Mũndũ no ahote gũtũmĩra mũndũ ũngĩ mbeca kuuma thimũ-inĩ yake. Ona mũndũ angĩka mahĩtia, ekĩre namba njũru ona mbeca icio cithiĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ, mũndũ no ahote gũkinyĩra mbeca icio. Kĩrĩa mũndũ abataire nĩ gwĩka, no gũtũma ndũmĩrĩri iyo ya gutũma mbeca harĩ namba ĩno; inya ithano ithathatũ na thutha wa ihinda inini, mũndũ agacokerio mbeca icio. Ũyũ no ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa mũtambo ũyũ ũngĩka. Ũndũ ũngĩ nĩ mũndũ no ahote kũigithia mbeca na gũkomba kuma mũtambo-inĩ ũyũ wa M-Pesa. M-Shwari nĩ ĩhotithĩtie ũndũ ũyũ. To ũguo wiki, andũ nĩ maratũmĩra mũtambo ũyũ wa M-Pesa kũrĩhĩra indo matuka-inĩ. Angĩkorwo mũndũ ndarĩ na mbeca baribari no arĩhe na thimũ gũtũmĩra M-Pesa. Ũndũ ũngĩ angĩkorwo mũndũ ndarenda gũikara na mbeca baribari, M-Pesa nĩ ĩhotithĩtie mũndũ gũcikia thimũ-inĩ. Kwa njĩra nguhĩ, M-Pesa nĩ ĩgarũrũkĩte na ĩkahũthia maũndũ makĩria.

Sacco kaingĩ ithondekagwo nĩ ahũri biacara anini, kaingĩ ikoragwo na andũ arĩa mariganĩtie, sacco nĩcikoragwo cirĩ cia bata mũnene. Tũkĩringithania sacco na bengi, andũ monaga kwĩ raithi gũkinyĩra motungata ma ngombo sacco gũkĩra bengi, andũ arĩa marenda kũanjĩrĩria biacara kaingĩ nĩ moyaga ngombo nĩguo mahote kwanjĩrĩria. Andũ aingĩ mekoraga makĩoya ngombo kuuma kũrĩ sacco, nĩgũkorwo ona macokio marĩa mendekanaga nĩ manini ũkĩringithania na ma bengi. ũndũ ũngĩ ũtũmaga andũ mende sacco gũkĩra bengi, sacco andũ nĩ maheyagwo mweke wa gwĩtuĩra matua, matua mabengi matuagwo nĩ anene a bengi, no sacco-inĩ andũ nĩ makoragwo na uge, na ũndũ ũyũ ũgatũma maciende. Toguo wiki, sacco nĩciendekithagia andũ kũigithia na rĩrĩa andũ maigithia na sacco, nĩimaheyaga macokio mega, maya no maũndũ mamwe ma maũndũ marĩa matũmaga andũ mende saccoa gũkĩra bengi.

Rĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ kana handũ o hothe haraheana motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ kurĩ ithimi irĩa mũndũ athimagwo nĩguo kũrora kana mũndũ ena thĩna mwĩrĩ-inĩ. Kaingĩ mandagĩtarĩ nĩ manjagia na gũthima pressure ya mũndũ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata nĩ gũkorwo pressure ĩĩ igũrũ mũno kana ĩĩ thĩ mũno nĩ ũgwati mũnene harĩ muoyo wa mũndũ. Nĩ macokaga magathima kiro na ũraihu wa mũndũ. Indo ici igĩrĩ nĩ cibataire guthiania, ũraihu wa mũndũ ũbataire gũtwarana na kiro ciake. Thutha ũcio nĩ mathimaga ũrugarĩ wa mwĩrĩ. Kwĩna gĩkĩro kĩrĩa ũrugarĩ ũtabataire gũkĩra. Rĩrĩa mũndũ e mũrwaru, kaingĩ rugarĩ nĩ rũhaicaga. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia marĩgĩtarĩ mamanye kana mũndũ ena ũgima mwega wa mwĩrĩ. Marĩgĩtarĩ nĩ marutaga mũndũ thakame na magacoka makamĩthima. Kaingĩ makoragwo makĩrora cukari ũrĩa wĩ thakame-inĩ. Na nĩ macokaga makarora maguta marĩa me thakame-inĩ, nĩ gũkorwo maguta me maingĩ nĩ ũgwati harĩ ngoro. Nĩ macokaga magathima mathugumo. Kaingĩ makoragwo makĩenda kũmenya kana mũndũ ena mũrimũ wa cukari. Nĩ harĩ atumia mathugumo nĩ matũmagĩrwo kũrora kana mũndũ ena ihu. Thimi ingĩ irĩa ciĩkagwo nĩ cia ngoro na mahũri. Indo ici igĩrĩ nĩ cia bata mũno mwĩrĩ-inĩ na nĩ wega mũndũ aikare agĩciroraga mahinda kwa mahinda.

Nĩguo gũtigĩrĩra wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩũbataire gũthiĩ kũrorwo kaingĩ, ũngĩthiĩ o rita rĩmwe na ũkore ndũrĩ na thĩna o wothe, thutha wa mĩeri ĩganona nĩ ũbataire ũcoke nororwo rĩngĩ, nĩ gũkorwo mĩrĩ itũ ĩthiaga ĩgĩcenjagia mahinda kwa mahinda, marĩgĩtarĩ nĩ mataraga andũ mathiĩ makarorwo ũgima wao wa mwĩrĩ, ona rĩrĩa matarĩ arwaru, ũndũ ũyũ no ũtũteithia gwĩthemana na mĩrimũ ĩrĩa ĩyitaga mũndũ kahora kahora, kũringana na ndũmĩrĩri ya marĩgĩtarĩ mũndũ abataire kũrorwo maita merĩ o mwaka, marĩgĩtarĩ a magego nĩ mataraga andũ gũthiĩ kũrorwo magego o thutha wa mĩeri ĩtandatũ, nao a marĩgĩtarĩ a atumia, nĩ mendekithagia atumia gũthiĩ kũrorwo rita rĩmwe mwaka, ũndũ ũyũ no ũtũteithie hanene gwĩthemana na kanica ya njĩra ya ũciari, kũrorwo ũgima wa mwĩrĩ nĩ gwabata nĩ gũkorwo nĩ gũteithagia mũndũ amenye mwĩrĩ wake, na kũrigĩrĩria mĩrimũ.